Kĩndũ kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha, nĩ tũrona atĩ ũyũ nĩ mũndũ atuĩkĩte atĩ nĩ ararĩma mũgũnda-inĩ wake, na nĩ ũkoraga atĩ nĩ atuĩkĩte wa kũharĩria mũgũnda wake atahandĩte mbegũ ciake. Kũrĩa nĩ atigagĩrĩra atĩ ona nĩ aruta ria rĩrĩa rĩkoragwo mũgũnda, nokorwo na mũrĩmi ũcio nĩ arakara mũgũnda wake, nĩ atuĩkaga wa kũmĩthondekera mĩtaro kũrĩa agũka akĩhandaga mĩmera ĩno yake, harĩa nĩ mbegũ atuĩkaga atĩ nĩ arahũthĩra, agatigĩrĩra atĩ nĩ acihanda handũ na agacithikĩrĩra, na nĩkĩo. Ũũ tũrona mbica-inĩ ĩno, ũyũ nĩ mũmera ũtuĩkĩte atĩ nĩ wakũra, kũrĩa mbegũ ĩrĩa ĩtuĩkaga atĩ nĩ yekĩrwo tĩrĩ-inĩ, nĩ yoyaga thikũ cigana ũna, na ĩgatuĩka atĩ nĩ ĩkũmĩra. Kũrĩa rĩu nĩkuo yanjagia gũkũra, na nĩho yanjagia nginya gũthiĩ na mbere na gũkũra ĩkĩnenehaga, handũ harĩa ĩkinyaga atĩ ona mũrĩmi nĩ agũtuĩka wa kuongerera bataraitha, na nĩgetha mũmera wake kana ona mbembe ciake, cituĩke atĩ nĩ cigũkũra wega na riri. Na nĩgetha onake atuĩke atĩ nĩ akuona maciaro mega, harĩa ona no atuĩke atĩ nĩ a kwendia, atuĩke atĩ nĩ a gũthũkũma na ũrĩmi wake.

Irio ici nĩtũrona atĩ kũrĩ na cabaci na nĩtũrona atĩ kwĩna gĩtoero kĩrĩa mũndũ ũyũ aratuĩka nĩararĩanĩria nakĩo. Na ngwĩciria tũkĩambĩrĩria na ũhoro wa cabaci kana ũrĩa cabaci ciambagia na kũharĩrio, mũtu nĩatuĩkaga atĩ ena mũtu wa kũruga cabaci harĩa nĩũkoragwo-rĩ nĩ mũtu wa ngano, na mũndũ nĩatuĩkaga ona nĩekũũgũra nduka-inĩ, na hau agoka atĩ nĩegũtuĩka atĩ nĩegũkanda mũtu ũcio wake. Harĩa nĩatukanagia maĩ na mũtu ũcio na agakoroga na mũndũ onakorwo nĩarenda gwĩkĩra cukari, nĩekĩraga na cumbĩ na agatuĩka atĩ nĩegũcikoroga ciothe hamwe, na nĩgetha atuĩke wa gũkanda mũtu wake harĩa rĩrĩa watuĩka atĩ mũtu ũcio nĩwanyitana wega, nĩũtuĩkaga atĩ nĩũkũwĩiga ndagĩka cigana ũna, wambe ũhore, na nĩgetha wambĩrĩrie kũruga rĩu cabaci ciaku ũgĩcikandaga, ningĩ ũguo nĩguo cabaci cituĩkaga cia kũrugwo, na ningĩ rĩrĩa tũrona ati mũndũ ta ũyũ nĩararĩanĩria na gĩtoero gĩake kĩa mboco, kana ona ndengũ, ici nĩtũrona atĩ nĩ ndengũ, na ndengũ ta ici nĩcituĩkaga atĩ okorwo we ta mũrĩmi wĩnacio nĩucitherũkagai, na ciahĩa ũgatuĩka atĩ nĩũgũcikaranga na nĩho ũtuĩkga wa kwĩĩkĩrĩra na ũkarĩa irio ciaku.

ĩno kĩndũ kĩrĩa kĩa mbere gĩũkaga meciria-inĩ makwa, rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, nĩ ndĩrona atĩ ĩno nĩ kambuni ĩrĩa ĩtuĩkaga nĩyo ĩrathondekaga mbegũ, mbegũ cia mĩthemba yothe, kana ona mbegũ cia mĩmera yothe, na nĩ turona atĩ kambuni ĩno nĩ koragwo kaingĩ ĩthondeketwo na ĩkahakwo rangi, ũndũ atĩ nĩ nyũmba ĩmwe ĩkoragwo ĩnene mũno, nandũ nĩ matuĩkaga a kũingĩra kũu thĩiniĩ, na makaruta wĩra, nĩgetha matigĩrĩre atĩ mbegũ iria marendia kana mbegũ iria menacio, nĩ cigũtuĩka atĩ nĩ cigũkũra rĩrĩa mũrĩmi atuĩkaga wa kũgũra, na gũkũ nĩ ũkoraga atĩ nĩ gũkoragwo nginya na arĩmi arĩa megeragĩra gũkũ mbegũ ciao, kuona atĩ nĩ mendagia mboco aa mbegũ onokorwo nĩ cia mboco, kana ona cia mboga, cia hoho, na mũndũ onakorwo nĩ arenda kũhanda ndania, kana ona itũngũrũ, nĩ makoragwo na mbegũ cia mĩthemba yothe ngina nyeni, kũrĩa matuĩkaga nĩ macithondekete ũrĩa atĩ ciatuĩka nĩ cĩkwendio, nĩ cituĩkaga cia kũruta mbeca njiganu, na mbeca njega, na magatuĩka atĩ nĩ mekwenderia arĩmi mbegũ iria cigũtuĩka nĩ cigũkũra rĩrĩa megũtuĩka atĩ, nĩ mekũhanda mũgũnda-inĩ wao.

Ũhoro ũyu wĩgiĩ ũrĩmi, na andũ aya tũrona ona nĩmarũgamĩte hamwe ,na nĩgetha matwĩke atĩ nĩmakũhũrwo mbica, na andũ aya nĩ ũkoraga atĩ marĩ na ũmenyo mũingĩ na ũgĩ mũingĩ wĩgiĩ ũhoro wa ũrĩmi, kuona atĩ nĩtũrona atĩ , ũrĩmi ũyũ wĩgiĩ kũrĩa andũ marĩmagĩra nyũmba-inĩ cia ũrĩmi, nyũmba ĩno ĩkoragwo ĩthondeketwo ũrĩa atĩ andũ nĩmakũrutĩra ũrĩmi wao thĩiniĩ, kuona atĩ nĩ ĩtwĩkaga ona rĩmwe nĩ ĩngĩragia riũa, na nĩ ĩteithagia mũno, kuona atĩ nĩ ĩkoragwo na macini nyingĩ iria ciĩkĩ ragwo thĩiniĩ nyũmba-inĩ ta ĩno, kũrĩa nĩ citeithagia mũrĩmi ta ũcio nginya kũmenya mĩrimũ ĩgĩũka, kana ona rĩrĩa arona mĩmera yake ndĩrĩ na riri, nĩ ũkoraga atĩ ĩigũkoragwo nginya na macini mĩthemba ĩngĩ, nginya macini iria citwĩkaga nĩcigũtwara maaĩ mĩmera-inĩ ĩno, kuona atĩ nĩtũrona nginya ũrĩa matwĩkaga atĩ nĩmarahanda irio ciao mũgũnda , nĩ ĩkoragwo ĩkĩonania andũ ta aya nĩmakoragwo mathomeire mũno ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi, na makamenya ũrĩa magĩrĩirwo nĩgũtungata ũrĩmi ũyũ wao , na nĩgetha irio ici marahanda gũkũ , citwĩke cia gũkũra ,na cimahe maciaro mega, kuona atĩ we ta mũrĩmi nĩ ũtwĩkaga wa ona wa kwendia irio ta ici , ũkenderia andũ a thoko, kana ũkenderia andũ.

Ũyũ nĩ tũrona atĩ nĩ ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi, na thikũ ici ũrĩmi nĩ ũcenjetie mũno mahinda-inĩ maya, kuona atĩ nĩ ũrakora atĩ andũ ene matiratwĩka atĩ nĩmaretwara mũgũnda-inĩ wao, kuona atĩ nĩgũkoragwo na macini, kana ona nĩgũkoragwo nginya na tũragita tũria tũrahũthĩrwo thikũ ici, tũrĩa atĩ ũtwĩkaga atĩ no gũtwarwo tũtwaragwo mũgũnda-inĩ ,na rĩrĩa ũrenda kũrĩmĩrwo, tũragita tũu nĩtũkaga rĩrĩa tũkoragwo na mũndũ ũratwarithia, na agatwĩka atĩ nĩwe ũgũtwĩka wa gũkũrĩmĩra mũgũnda waku, na wĩra wake ũkoragwo o wa gũtwara ngari ĩyo, amĩthiũrũrũkie mũgũnda-inĩ waku, nginya rĩrĩa arĩrĩkia kũrĩma, na nginya ũhoro wa gũkara mũgũnda waku , karagita o kau nĩgekĩragwo macini ĩrĩa ĩteithagia mũrimi gũkara, kuona atĩ mũndũ nĩatwĩkaga wa tũragita tũu nĩtũkaga mũgũnda-inĩ waku, na gagatwĩka gakwanjia gũkara kuma mwena ũmwe nginya ũrĩa ũngĩ , na tũkĩrĩkia nĩtũ nĩmakoragwo marutĩte wĩra mũiganu na wĩra mũtheru, na ningĩ ona kũhanda thikũ ici maũndũ ma ũrĩmi nĩmacenjetie, kuona atĩ nginya nĩgũkoragwo nginya na macini cia kũhanda, iria atĩ cithiaga cigĩkũhandagĩra mũgũnda-inĩ waku , na nginya ũhoro wa kũgetha, nĩgũkoragwo na macini iria cikoragwo na wĩra ũcio.

Maũndũ ma bata haha nĩ maingĩ mũno, kuona atĩ nĩtũrona atĩ andũ aya me handũ mũkawa-inĩ, harĩa andũ nĩmatwĩkaga agũthiĩ gũikara hamwe, na mũgatwĩka atĩ nĩ mũkũrĩanĩra, na mũtwĩke akũrĩanĩra hamwe , na rĩmwe no wĩkore ũrathiĩ kũndũ ta gũkũ na arata , kana ona mũndũ wa bamĩrĩ, ona ningĩ no ũkore ũracemania na mũndũ wa wĩra, kũrĩa nĩ ũkoraga atĩ nĩ mwĩranaga mũcemanie handũ mũkawa-inĩ na nĩgetha mũtwĩke akwaria, na nĩ ũkoraga atĩ mwakinya nĩmũtwĩkaga agwĩtia irio na kĩndũ gĩa kũnyua, na nĩ tũrona atĩ nĩmekĩrĩirwo indo ciao cia kũnyua ngirathi-inĩ ĩyo menayo hau, na hau ũgwo nĩho matwĩkaga akũnyuĩra, na nĩtũrona ningĩ nĩmatwĩkĩte agwĩtia irio, kũrĩa o mũndũ nĩ atwĩkĩte wa gwĩtia irio citiganĩte, na nĩ ũkoraga atĩ mĩkawa ta ĩyo nĩ ĩhana tarĩ mĩkawa ĩrĩa mĩnene, kuona atĩ nĩtũrona atĩ nĩmaratwĩka akũreherwo kahiũ na hũma na gĩciko, kũrĩa icio nĩ cio ũtũmagĩra kũrĩa irio iria wareherwo, na ũgatwĩka wa kũrĩa ũkĩhũthĩra hũma, na kahiu kaũ ũkoragwo ũreheirwo na gĩciko.

Kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere haha , nĩtũrona atĩ ũyũ nĩ mũrĩmi ,na ngwĩciria mũrĩmi ta ũyũ nĩ akoragwo na mahiũ gwake, na nĩkĩo tũrona atĩ nĩgũthĩa arathĩa haha mahuti make, na kaingĩ kĩrĩa gĩthĩagwo gĩkĩkoragwo kĩrĩ mabebe kana ona thara , na nĩtũrona atĩ mũrimu ũyũ nĩ thara aratwĩka arathĩa, kuona atĩ macini ĩno nĩ ĩteithagia mũrĩmi, kũmũhũthĩria wĩra handũ ha gũtinda agĩthiĩ gũtinangia mahuti make na banga, mũrĩmi nĩ atwĩkaga wa kũgũra macini ĩno nduka-inĩ, na agoka agathondekera handũ hakuhĩ na kiugũ gĩake kĩa mahiu, harĩa atĩ nĩho arĩrehaga mahuti make amaruta mũgũnda , na nĩgetha atwĩke wa kũmatinangia na macini ĩno, macini ĩno nĩ ĩkoragwo irutaga wĩra na thitima, kũrĩa nĩ ĩkoragwo ĩnyitithĩtio na thitima, kũgwo nĩgetha ũkorwo nĩ ũrahũthĩra macini ta ĩno, no nginya ũkorwo we wĩta mũrĩmi wĩna thitima gwaku, na nĩgetha ũtwĩke no kũnyitithania ũrĩnyitithanagia, na ũgatwĩka wa gũthĩa mahuti maku, na nĩgetha rĩrĩa watwĩka nĩwarĩkia namo, nĩ ũtwĩkaga wa gũtwarĩra ngombe yaku kana ona mahiũ marĩa wĩna namo, na ũgatwĩka wa kũmĩkĩrĩra mũharatĩ-inĩ wao, kũrĩa no gũtwĩka ĩtwĩkaga ya kũrĩa mahuti macio.

Kĩndũ gĩkĩ nigĩkoragwo na bata mũno rũrĩrĩ-inĩ rũrũ rwitũ, kuona atĩ rĩmwe nĩ macini iria ona rĩmwe nĩ itũmĩkaga na arĩmi, na nĩ itwĩkaga ya kũmateithĩrĩria mũno rĩrĩa mararuta mawĩra mao , na ningĩ ona thikũ ici nĩtũrona atĩ, ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi nĩwĩngirĩirwo mũno nĩ mitambo ĩno ya tekinorojĩ , kuona atĩ ona thirikari nĩ ĩratwĩka ya kũrehe macini iria cikoragwo cithondekeirwo mabũrũri ma na nja, na cigatwĩka atĩ nĩcikũrehwo bũrũri-inĩ ũyũ witũ , na citwĩke atĩ nĩcigũtwenderia, na ũgwo nĩmakoragwo mateithĩtie arĩmi kuona atĩ nĩmateithagia mũrĩmi nginya kũmũhũthĩria wĩra wake wa mũgũnda, na mũrĩmi ta ũcio agatigĩrĩra atĩ nĩ aratwĩka wa kũrĩma na akona maciaro mega, na rĩmwe nĩ atwĩkaga wa gũcagũra ũrĩa agwĩka na maciaro make, harĩa no atwĩke ona wa kũmendia, na mbeca icio nĩ atwĩkaga wa kũmũteithia, kuona atĩ nĩ cio cimũteithagia atwĩke wa kũhingia mabataro make, na ningĩ atwĩke wa gũthiĩ na mbere na kwonjorithia ũrĩmi ũcio wake.

Ndona ũũ nĩ ndĩreciria ũhoro wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ wa ngombe, na nĩ ũkoraga atĩ rĩrĩa mũrenda kũnyita ngombe ta ĩyo nĩgetha mũtwĩke atĩ nĩmũkũmĩtheca cindano, kana ona mũtwĩke nĩmũkũmĩhe ndawa iria ibatiĩ kũheo , nĩ ũkoraga atĩ ngombe ta ĩyo nĩ ĩrathumbũra mũno, kuona atĩ ndĩmenyerete, kũgwo nĩmũtwĩkaga akũnyitana andũ aingĩ , na mugatwĩka agũka hamwe , harĩa nĩmũnyitaga ngombe ĩyo, na mũgatigĩrĩra atĩ nĩyathecwo kana ona yaheo ndawa iria ciraheo, nĩgetha ĩtwĩke atĩ nĩ ĩkũhona, na ningĩ ũgwo nĩ ĩkoragwo nĩ njĩra njega ya kũrora mahiu maku, kuona atĩ rĩmwe nĩcitwĩkaga cia kũthecwo cindano iria citwĩkaga ncikũrigĩrĩria ngombe yaku kũnyita mĩrimũ, na ũgwo ngombe yaku nĩ ĩgũtwĩka na riri, na itwĩke ningĩ ya gũkũhe maciaro mega , kuona atĩ rĩmwe nĩcitwĩkaga nĩcirakamwo na ingĩ nĩciendagio kũrĩa ũkoraga imwe nĩ cia nyama , iria cia gũkamwo we wĩta mũrĩmi watigĩrĩra atĩ nĩ yaheo ndawa ĩrĩa ĩbatiĩ, ngombe ĩyo nĩ ĩtwĩkaga ya gũkũhe iria rĩingĩ, na hau nĩ ũtwĩkaga wa gũthiĩ na mbere na kwonjorithia ũrĩmi waku, kana ona ũgatwĩka nĩ ũkũgũrĩra ngombe ciaku irio , ũkĩhũthĩra mbeca icio.

Aya nĩmakoragwo mathomithĩtio ũhoro wĩgiĩ kũruga irio, na kũrĩa ũkoraga atĩ nginya wĩra ũyũ wao, nĩmatwĩkaga nĩmaratheria kũndũ , na magatigĩrĩria atĩ riko ta rĩu kana kũndũ ta kũrĩa matũmwo, nĩgũikaraga gwĩ gũtheru, na ũgakora atĩ ũcio nĩgwo wĩra wao, na nĩgwo wĩra wao urĩa ũtwĩkaga atĩ nĩgũthũkũma marathũkũma , na magwatwĩka akũinũkĩria bamĩrĩ ciao irio, na ningĩ ona mateithagia kuona atĩ nĩmahingia mabataro mao marĩa mangĩkorwo namo ma gĩbamĩrĩ, na rĩmwe nĩ ũkoraga atĩ andũ aya nĩmandĩkagwo nginya kũndũ rĩrĩa kwĩna iruga rĩnene, ũgakora atĩ nĩmaretwo nĩ mũndũ rĩrĩa ena iruga ta rĩu, agatwĩka wa kũmahe wĩra ta ũcio, na nĩ makenaga kuona atĩ wĩra ũcio nĩ ũkoragwo ona rĩmwe nĩ ũrathiĩ thikũ cigana ona, na nĩ matwĩkaga akũthũkũma o mũthenya o mũthenya, na hau nĩmatwĩkaga akuona mbeca njiganu, na ngwĩciria ũrĩa ũngĩtwĩka nĩ ũkũruta mũndũ gwĩka ũndũ ũyũ, no nginya we mwenye ũkorwo nginya na ũgĩ makĩria wĩgiĩ ũhoro ũyũ , kuona atĩ no nginya ũthomithie mũndũ ikinya gwa ikinya , na nĩgetha onake rĩrĩa araruta wĩra ta ũyũ , atwĩke wa kũrũmĩrĩra mũtaratara waku atakũrũgĩrĩra mũtaratara kana ona ikinya o rĩothe.

Ndona ũndũ ũyũ, kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa, nĩ atĩ nĩtũrona atĩ andũ aya nĩmehumbĩte wega, na nĩ maikarĩte kũndũ thĩ na ngwĩciria ĩno nĩ obici kana kũrĩa andũ aya mokaga gũcemanĩria, na nĩ tũrona atĩ ibuku-inĩ rĩrĩ rĩigĩtwo haha thĩ, andũ aya andũ nĩ gĩkundi kĩrĩa gĩkoragwo gĩthondeketwo gĩ kĩa macani, na andũ aya nĩmaikaraga thĩ , makamenya ũrĩa magũtwĩka atĩ nĩmagũteithia arĩmi a a macani, ngona atĩ nĩmakoragwo atĩ nĩ mama nĩ mamarenderia macani macio, na kũgwo ũgakora andũ aya nĩo makoragwo marĩ anene mũno kĩhonge-inĩ kĩu kĩa ,macani ,kũgwo nĩmatwĩkaga akũrehe mateta marĩa andũ makoragwo namo, ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi, kana ona magatwĩka akwarĩrĩria ũrĩa magũteithĩrĩria arĩmi ta acio, nĩgetha matwĩke atĩ nĩmakwongerera maciaro mao ma macani , na nĩ magũtwĩka atĩ nĩmagũteithia arĩmi ta acio ũrĩa makwonjorithia ũrĩmi wao, na nĩgetha matwĩke atĩ nĩmagũthũkũma na wĩra ũcio wao, kana ũrĩmi ũcio wao, mbeca njiganu nginya cia kũhingia mabataro mao, na ningĩ ona mbeca icio citwĩke cia kũigana, matwĩke atĩ nĩmagũthiĩ na mbere kwonjorithia macani macio makoragwo makĩrĩma.

Irio ici tũrona mbica-inĩ ĩno , ngwĩciria rĩrĩ nĩ iria, kuona atĩ nĩgũtherũkio rĩratherũkio, na nĩ tũrona atĩ mũndũ ta ũyũ nĩ atwĩkaga wa kũhoria mwaki wake, rĩrĩa iria rĩu nĩrĩatwĩka nĩ rĩratherũka, kuona atĩ rĩrĩa rĩratherũka nĩrĩtwĩkaga rĩa kwambatĩra na igũrũ, na ũrĩa rĩrabata no rĩtwĩke rĩa kũitĩka, kũgwo we ta mũndũ ũrĩa ũraruga, nĩ ũtwĩkaga atĩ, okorwo iria ta rĩrĩ nĩ ũragũra nduka-inĩ, kana ũgakora atĩ mũndũ ũyũ nĩ mũrĩmi ena ngombe, nĩ atwĩkaga rĩrĩa akama iria rĩu ngombe-inĩ ciake, na agoka agatwĩka atĩ nĩ aretherũkĩria iria rĩu nĩgetha atwĩke wa kũnyua, kuona atĩ iria nĩrĩkoragwo na bata mũingĩ thĩiniĩ wa mwĩrĩ-inĩ wa mũndũ, na nĩ kwĩragwo atĩ rĩrĩa ũrenda ũgima wa mwĩrĩ, ũtigĩrĩre atĩ nĩ ũranyua iria, na nĩgetha rĩteithie mwĩrĩ waku nginya ona kũgĩa na hinya, na iria ta rĩrĩ nĩ rĩukaga ũkarĩkĩra thaburia-inĩ yaku, harĩa nĩ ũtigagĩrĩra atĩ nĩwakia mwaki ,na nĩgetha iria rĩu rĩtwĩke atĩ nĩrĩkũtherũka na rĩhĩe, na nĩgetha rĩu ũtwĩke wa kũnyua.

Maũndũ ma bata haha nĩ maingĩ mũno, kuona atĩ nĩtũrona mũndũ ũyũ nĩ ararĩa irio ciake cia kĩroko , na nĩtũrona nĩ atwĩkĩte wa gũciharĩria wega, na agacibanga handũ, na handũ hau nĩ hathaka mũno, na nĩ tũrona atĩ mũndũ ũyũ nĩ atwĩkĩte wa gũthondeka cai wake, kũrĩa cai wake nĩ wa iria, nĩtũrona atĩ wĩna iria, na nĩ atwĩkaga wa gũtukania iria rĩu na maaĩ, harĩa nĩ atwĩkaga wa gweterera nginya cai ũcio ũtherũke, na nĩgetha arĩkia nĩ atwĩkaga wa gwĩkĩra okorwo nĩ kahua, kana macani, kana ona mũndũ no atwĩke wa kũhũthĩra kĩndũ kĩngĩ kĩrĩa arenda, na nĩho hau acungaga agekĩra nginya gĩbũyũ-inĩ gĩake, kana agekĩra gĩkombe-inĩ gĩake, akorwo cai ũcio to mũingĩ, na nĩtũrona ningĩ ena matumbĩ na mũgate wake, na kaingĩ mũgate ta ũcio mũndũ nĩ atwĩkaga wa kũgũra nduka-inĩ, na itumbĩ rĩrĩ nĩngĩ nĩ atwĩke wa gwĩkĩra gĩtũngũrũ kĩrĩa kĩa mahuti, harĩa atukanagia na agatigĩrĩra atĩ nĩ akaraga wega , na nĩtũrona ona ningĩ nĩ atwĩkĩte wa gwĩthondekera matunda, harĩa nĩtũrona atĩ nĩkũrĩ na kamũkebe karĩa ekĩrĩte matunda make, na mũndũ ũyũ nĩtũrona atĩ nĩ ararĩa wega , na ningĩ nĩ agũkorwo arĩte irio mĩthemba yothe kĩroko.

Kĩndũ kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa, rĩrĩa ndatwĩka nĩ ndona ũndũ ũyũ, ngwĩciria gĩkĩ nĩ kĩũmba, kũrĩa kaingĩ ũkoraga nĩ ũtwĩkaga wa gũtondekerwo nĩ mabundi , harĩa nĩ utwĩkaga wa kũmatarĩria kĩndũ kĩrĩa ũrenda kũrĩma, kana indo iria ũrenda kũiga gwaku mũciĩ, na nĩ matwĩkaga agũgũthondekera handũ nja, harĩa tũge okorwo nĩ ngũkũ ũrenda kũrĩithia, nĩ ũkoraga andũ acio nĩ mokaga na magagũ thondekera kĩũmba gĩaku ũũ, harĩa nĩmatwĩkaga akwongerera ona akorwo nĩ mĩharatĩ kũu thĩiniĩ , kũrĩa atĩ nĩkwo ngũkũ ciaku cirĩ rĩagĩra, na ningĩ ona nĩ ũkoraga ona mabundi maya nĩmakoragwo mamenyete mũno kũruta wĩra ta ũyũ, kuona ti ũndũ mũhũthũ, na ningĩ no nginya ũkorwo na ũmenyo na ũgĩ mũingĩ mũno, kuona atĩ nĩgũkoragwo na andũ arĩa makoragwo mathiĩte mathukuru manene, na magathomera ũhoro wĩgiĩ mwako, na nĩ ũkoraga rĩrĩa we wĩta mũrĩmi ũreta mũndũ oke akũrutĩre wĩra ta ũyũ, nĩ ũtwĩkaga wa gwetha mũndũ kũringana na wĩra ũrĩa arutagĩra andũ arĩa angĩ.

Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ makwa, rĩrĩa ndona ũndũ ũyũ, nĩ ndĩrona atĩ andũ aya nĩmaikarĩte handũ hamwe, na nĩ kũrĩanĩra mararĩanĩra na makanyuanĩra hamwe, na ngwĩciria andũ aya nĩ a bamĩrĩ ĩmwe, kana ona andũ a mũhĩrĩga ũmwe, kuona atĩ nĩtũrona atĩ andũ aya nĩ mokaga na magaikara thĩ, kuona nĩ tũrona mena nginya irio cia kũrĩa, na nginya indo cia kũnyua, na nĩ matwĩkaga ona agũikara thĩ na makaranĩria, kũrĩa ona nĩ ũkoraga andũ aya nĩmatwĩkaga agũteithania mũno nginya kĩmũtũrĩre, kuona atĩ rĩrĩa mũratwĩka agũka hamwe na mũgaikara thĩ ta bamĩrĩ, nĩmũtwĩkaga agũikara thĩ na wendani, na ũrũmwe mũingĩ mũno, kuona atĩ nĩmũmenyerete gũkaga hamwe na mũgaikara thĩ, nĩmwĩkoraga ona mũkĩarĩrĩria maũndũ marĩa mara mũthumbũra, na mũgatwĩka akũmenya ũrĩa mũgũikara thĩ mũteithie mũndũ ta ũcio, kuona atĩ nĩ mũndũ wanyu, na ningĩ ona nĩmũtwĩkaga ona agũka hamwe na mũgakũngũĩra mũndũ ũmwe, rĩrĩa tũge kwĩna ũhiki kana mũndũ atwĩkĩte wa gwĩka ũndũ mũnene, nĩ ũkoraga atĩ bamĩrĩ ta ĩno nĩ ĩgũikara thĩ, na ĩtwĩke ya gũkena na gũkũngũĩra ũndũ ũcio mũno, harĩa nĩma twĩkaga akũaranĩria na ona ningĩ magateithania.

Kũndũ gũkũ nĩtũrona nĩ handũ mũkawa-inĩ , na nĩ tũrona atĩ nĩmandĩkĩte indo iria marakorwo atĩ nĩmarendia, nĩtũrona atĩ nginya kwĩna ngũkũ, na kwĩna nginya nyama ya ngũrũwe, na ngwĩciria ũndũ wa kwenda kũndũ ta gũkũ, nĩ atĩ tũrona indo iria mandĩkĩte hau, kũndũ ta gũkũ nĩ wiĩngĩraga na ũkarĩa kĩndũ kĩrĩa ũrenda , na ũgakora atĩ kũrĩ na irio njega, na ningĩ waikara gũkũ nĩ ũkoraga atĩ nginya kwĩna indo cia kũnyua, kũgwo rĩrĩa watwĩka wa kũingĩra kũndũ ta gũkũ, nĩ ũtwĩkaga wa kũrĩa na ũkahuna, kuona atĩ irio ta icio cikoragwo na cama mũno, atĩ cikoragwo cithondeketwo nĩ andũ arĩa makoragwo mathomeire ũhoro wĩgiĩ kũruga na arĩa makoragwo matwĩke atĩ nĩmathomeire wĩra ũcio na mĩaka mĩingĩ mũno, na makamenya ũrĩa magĩrĩire kũrugĩra andũ, na ngwĩciria ũndũ ũrĩa ũngĩtũma mene kũndũ ta gũkũ, nĩ ũkoraga atĩ irio ciao cina goro mũno, na ũgakora rĩrĩa we ũtarĩ na mbeca cia kũigana, kũndũ ta gũkũ ndũgĩtwĩka wa gũikara thĩ na ũrĩe, na ningĩ rĩmwe nĩ ũkoraga atĩ irio cia kũndũ ta gũkũ nĩ cikoragwo ciĩ nini , na rĩrĩa watwĩka wa kũgũra , ndũkũhũna na nĩ wendeirio na mbei.

Ũyũ nĩ ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi, na nĩ tũrona atĩ mũrĩmi ũyũ , nĩ atwĩkĩte wa kwĩhandĩra nyeni ici mũgũnda-inĩ wake, na agatwĩka wa gũcitungata mũno, kuona atĩ ta mathagũ maya ma nyeni ici nĩ manene mũno, ĩyo nĩ ndariri ĩmwe ya ũrĩa kwonania atĩ mũrĩmi ũyũ akoragwo arutĩire mawĩra maingĩ, kũrĩa abagĩrĩria nginya mũgũnda ũcio arahandĩra irio ciake, agatigĩrĩra atĩ nĩ mũnoru , na agatwĩka atĩ nĩ arahanda irio ciake cigatwĩka cia gũkũra ciĩ nene ũũ na ci thaka ũũ, na ningĩ nĩ ũkoraga ona rĩrĩa atwĩka atĩ nĩ akũhanda, agatigĩrĩra atĩ nĩ ara citugata wega, kuona nĩ aciheaga indo ta maaĩ okorwo gũtiraura, na ningĩ nĩ atwĩkaga wa kũcitwarĩra thumu, na agaitĩrĩria bataraitha, na nĩgetha mĩmera yake ĩtwĩke nĩ ya gũkura na rĩrĩ na ĩmũhe maciaro mega, kũrĩa ona nĩ atwĩkaga nĩ akwenderia andũ a itũra , kana atware nyeni ta ici thoko kũrĩa endagĩria andũ, na rĩrĩa arathũkũma hĩndĩ ĩyo nĩ atwĩkaga wa gũthiĩ na mbere na kwonjorithia ũrĩmi ũyũ wake wa nyeni.

Ũndũ ũyũ nĩ wĩgiĩ ũhoro wa kũrĩma mũgũnda waku, kũrĩa atĩ ona thikũ ici nĩtũrona atĩ macini ici nĩcio ciratũmĩka kũrĩma, kwona atĩ tũragita tũtũ mũndũ nĩ atũĩkaga wa kũgũra kana ona ũgakomborithia kwona nĩ gũkoragwa na andũ arĩa makoragwa na tũragita ta tũtũ, na rĩrĩa wakombora nĩyũkaga na ndereba ũrĩa ũtuĩkaga nĩwe ũratwarithia na agatigĩrĩra atĩ nĩ atuĩka wa gũgũthondekera mũgũnda waku ũrĩa arĩmaga na rĩmwe rĩu nĩũkoraga atĩ okorwo weta mũrĩmi ndũrĩ na mbeca nyingĩ cia gũkombora ngari ta ĩno kana karagita gaka, nĩũtwĩkaga wakĩandĩkĩra andũ arĩa mokaga gũkũrutĩra wĩra mũgũndainĩ waku na nĩmagoka na magatuĩka atĩ nĩmekũingĩra kĩroko na makaũmĩra mathaa mangĩ na nĩũkoraga atĩ arĩmi ta acio nĩmokaga na magakũrĩtĩra wĩra ũcio mũtheru, na ningĩ nĩmakoragwa magathii na mbere gũkũrĩmĩra na magakũhandĩra nginya kĩndũ kĩrĩa ũrenda kũhanĩrwa mũgũndainĩ waku na we ta mũrĩmi nĩũtuĩkaga kũmarĩha mũthenya ũgĩthira ,na ningĩ andũ ta acio nĩ matuĩkaga wa kũmahe wĩra na magakena kwona atĩ nĩ monaga mbeca iria matuĩkaga nĩmegũthii na mbere na kũhingia, mabataro arĩa menamo mũciĩ kwao.

Rũrũ rũkoragwa atĩ nĩ rũhonge rũmwe rwa thirikari, rũrĩa nĩruo rũtwĩkaga atĩ, nĩrũrahĩtũkia indo iria ciratuĩka nĩciraingĩrwa bũrũrinĩ ũyũ witũ kana ona rĩmwe nĩcihĩtũkagia nginya indo iria cirathondekerwa gũkũ kwona atĩ ona kaingĩ tuge onawakorwo nĩ kũndũ kũrĩa gũkoragwa na kambuni ya cukari ,nonginya atĩ kambuni ta ĩno ĩtigĩrĩre atĩ nĩyahĩtũkio nĩ rũhonge rũrũ ,kwonania cukari ũcio marathondeka nĩmũhĩtũkie na nĩmwega wa gũtũmĩrwa nĩ andũ, ũgakora nginya kambũni nyingĩ iria ithondekaga nginya irio, kana ona kĩndũ ogĩothe nginya kírĩa kĩratũmĩka nĩ mũrĩmi, nĩũkoraga atĩ rũhonge rũrũ nonginya rũhĩtũkie kũrĩa nimathiaga na magathima irio ta icio na magatuĩka akũrora kana nocikorwe na thumu owothe na rĩrĩa matuĩka kũona atĩ irio icio nĩ njega, nĩmatuĩkaga ma gũcihĩtũkia na makahũra mũhũri, kwona atĩ onawe mũgũri ũngĩenda kũrora kĩndũ nĩkĩhĩtũkie, nĩtuĩkagaa wa kũrora rũri ,mũhũri ũcio ũkoragwo ũhũrĩtwe kĩndũinĩ kĩũ ũragũra na ũgatuĩka wa gwĩtĩkĩrio gũkĩhuthĩra.

Rĩrĩa ndona kĩndũ gĩkĩ, ũndũ wa mbere ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa , nĩ atĩ kĩndũ gĩkĩ nĩ gatemu, na nĩ gĩtwĩkaga gĩa gũthondekwo nĩ arĩmi ona akorwo nĩ gatagatĩ ka mũgũnda, harĩa nĩmatwĩkaga atĩ nĩ makũrĩma na mathondeke irima ta rĩrĩ, mũrĩmi ta ũyũ nĩ akoraga arenda gũtwĩka atĩ nĩ akũrĩma thamaki mũgũnda-inĩ wake, kwona atĩ nĩ atahaga maaĩ ta maya, kana agatwĩka ona nĩ akũmakinyia kũndũ ta gũkũ na mũberethi , na nĩgetha atwĩke atĩ nĩ akũrehe thamaki ciake kũndũ ta gũkũ , na atwĩke atĩ nĩ agũcirĩithia na cinenehe, harĩa rĩrĩa ciatwĩka cia neneha nĩ atwĩkaga wa kwendia, na nĩgetha atigĩrĩre thamaki ciake nĩ cigũtwĩka atĩ nĩ cigũkũra, nĩ ũkoraga atĩ nĩ atigagĩrĩra atĩ nginya gũcenjania maaĩ ta maya , nĩgetha athiĩ na mbere na kũrĩithia thamaki ciake, na nĩgetha thamaki ciake citwĩke atĩ nĩ ciakũra na rĩrĩ, na cirĩ na ũgima wa mwĩrĩ, na nĩgetha rĩrĩa agũtwĩka wa gũciendia atwĩke wa kuona mbeca njega, na mbeca njiganu cia gũthiĩ na mbere na kwonjorithia ũrĩmi ũyũ wake, ningĩ mbeca ici no cio agũtũmĩra kũgũrĩra indo ta thamaki ciake irio, na nĩgetha atwĩke wa gũcihe irio ta icio.